British American Tobacco Kenya en company maduong' mokonyo gi kelo tich ne jomamoko, kendo keto pesa mang'eny e pok mar serekal. To kata kamano, en e yo manyalo lokore nikech chandruok mar hero ndawa kod tedo ma giromo goyo, e chik mar ayaki

Ma mashin mar keto nyithindo ma pok oyudo teko maber, bang' kosenyuol gi. Mashin ni konyo mondo ringre mare nyathi odongi, gi teko maber. Kendo okonyo kuom riwruok mar daktar nikech nyathi oningo oyudi ritruok maber

Nitie ber kaka iwero jomamoko mondo ong'e adiera kendo ibedo gi thuolo mar loko paro mar jomamoko mondo timbegi obed maber. Be idwogo yie gi kony jomamoko obed gi teko mar loko ngima . Jomamoko timo gik maber nikech onge gi luoro ni mana oyud rieko, kendo idwoko rieko mar pach, gi jomamoko mondo omed ng'eyo kuom gima nitiere ei jamaa.